Imwe cia nyoni iria cinaga ũtukũ nĩ ndutura, mithũ na mĩki. Icio nĩcio cikoragwo cikĩina ũtukũ, na cikaraga ithaka-inĩ.